Ore entoki nadolita tene, naa kadolita olduka ore ele duka nemirita olil, nemirita nkejek oltukutuki, nemirita iusin naaenieki ilolan oo ntokitin kumok.

Ore TIMS naa akaount, naitumia imbiasharani sanasana, naimieki inkardasini arashu toki nindipa atalaa te KRA, arashu tax nitalakie KRA. Ina kardasi dooshi taata kinchori pee ipik Ina toki naji TIMS akaount. Ore TIMS akaount naa akaount taata e electronic.

Ore entoki nadamu tene naa historia toonkatitin enapa peeponu wakoloni Kenya . Nepuonu naa aas entoki naji colonization. Nepuonu aya iltunganak opuo aas isiatin nagol toonkwapi eboo .

Ore entoki nadamu te ecitizen naa services naisaidia sirkali iltunganak lenyenak. Aa ore Nena services netii ,etii passport, netii entoki naji driving license, indim sii aitayu entoki naji marriage certificate ontokitin kumok oleng.

Ore entoki nadamu toondamunot tenadol ena toki aa keji citizen naa enkitesheni e tv naji citizen tv nayau irkiliku ashu nayau ilomon oopaasha ootaasate tolosho le Kenya .

Ore ena toki naji sha ,naa keji social health authority naa ene sirkali naa kipirta ilomon le biotisho. Naa kasidai registration amu ekisaidia oltungani ena toki naji sha petumoki atalaa ashu nedunguni tormushara oltungani oosisho te siai petumoki ai cover moyiaritin kumok . moyiaritin kumok toropiyian nilataa badala nilalak cash niaku imooki ake aishooyo inatoki naji sha ashu shaa number nedunguni te te computer .

Ore entoki nagira aasa tene naa ore naa enkesheni e redio . Netii omutangasaji naa ore ena naa ebaiki naa matangaso egira aitangasa .

Ore paa enetipat ena baye ena naji world AIDS day naa keji pee etumoki iltung'anak atayiolo arashu peetum orkilikwai ajo ketii ina moyian naji ene AIDS, HIV&AIDS arashu ene biitia enkop nitadamu sii iltung'anak eh, iltung'anak oshomo tenkaraki ina moyian amu ine celebrating.

Ore ena toki naa enkolong e holiday ashi eesi toosho le Kenya, naa ore pee enetipat, naa keji peetumoki ee iltungana anoto ina makumbusho ina holiday arashu entoki apa naataase tilo kekun lina holiday naa keyau sii naboisho olosho le Kenya.

Ore entoki nagira aasa tene, kwasa Kore ene naa enkitesheni eredio. Ore kulo tung'ana nebaiki na iltung'ana oipotoki metolimu olomoni arashu loogirai ai interview. Arashu iltung'ana ogirai aikilikwanishore.